Jasomo ma iluongo Ronald Kiprotich ma somo Ramogi Institute of Science and Technology emane ofwenyo masin mafwenyo joma donjo maonge otiko e miere kod mamoko.